Macini ĩrĩa njega ya kũgetha ngano ĩtagwo kĩgethi. Kĩgethi kĩoyaga mũmera wa ngano gĩkaũrenga, gĩkaruta ngano gĩgacoka gĩgatheria ngano na thawani. Nĩgĩkoragwo ningĩ na itangi rĩrĩa kĩigaga ngano ĩyo, na gĩgacoka gĩgekĩra thĩinĩ wa ngũnia. Mũthemba wa igethi iria cingĩkorwo cirĩ kuo nĩta John Deere na Holland icio nĩcio igethi.

Maumĩrĩra ma ũkombori wa matinga marĩa mega nĩ atĩ ũndũ wa mbere ndũbatiĩ gũkorwo na mbeca ciothe cia kũhota kũgũra itinga, koguo nĩ ũnyihagĩrio mbeca iria ũbatie gũkorwo nacio. Ũndũ wa kerĩ maũndũ ma kũrora itinga rĩu kana ũhoro ũngĩ wĩtagwo maintenance ndũkoragwo wĩ mwena waku ũkoragwo mwena wa mwene. ũhoro ũngĩ nĩ ũkoragwo wĩna access ya indo njeru njerũ ta matinga ũguo ũkĩringithania na gũkorwo wĩna mbeca ciaku. Maumĩrĩra marĩa matarĩ mega nĩ atĩ ũndũ ũmwe ũngĩkombora gwa kahinda kanene nĩkoragwo ĩ mbeca nyingĩ, na ũndũ ũngĩ ũngĩthũkia kĩndũ kĩu kana ũkĩrũke maũndũ marĩa mwandĩkanĩire na mwene, nĩũgũkorwo ũkĩrĩhio mbeca ingĩ ciĩtagwo penalties

Macini irĩa cihuthikaga thĩinĩ wa ũrĩmi wa itũngũrũ, nĩ ta mbombo ya kũhura maĩ, ĩno nĩyo ĩhuthĩkaga kũruta maĩ kuma rũĩ ĩkarehe nginya haria mũmera ũrĩ, macini ingĩ ihuthĩkaga nĩ itinga rĩa kũrĩma, rĩrĩ nĩ rĩo rĩrĩmaga nĩgũkorwo ningĩ itinga rĩa kũhũra harũ na thikũ ici kwĩna gĩnya itinga rĩa kũhanda, nĩgũkoragwo ningĩ mbombo ya kũhũra dawa, dawa irĩa cigĩragĩraria tũtambi gũkorwo twĩ mũgũnda.